Ore biotisho oltung'ani naa enetipat, kenare pee eingor pookingai biotisho enye pee ebikoo tenkop. Ore inkera kutiti naata ilarin okuni ompaka ilarin imiet, naa kenare pee eirura too isai Nara tomon ompaka tomon okuni tenkolong'. Ore too nkera naata ilarin Ile ompaka tomon oo are , naa kenarikino neitura too isai nara naudo ompaka tomon are tenkolong'. Kenare iltung'ana arashu inkera naata ilarin tomon okuni ompaka ilarin tomon o isiet too isai Nara isiet mpaka tomon tenkolong'. Ore too iltung'ana botoro ashu iltung'ana ootulusoitie ilarin tomon o isiet kenare neitura too isai Nara napishana.

Ore too nkolongi nemelakwa, netaa kumok ilbuketa loolbarabarani tenkaraki ilderefani lemesujaa ncheriani orbarabarani. Ore ilderefani kumok naa kemera arashu keitumiai ilkeek lemerai, neaku ore erewita ingarin nemedol olbaribara. Kelelek sii aa ilbaribarani torok, ilbuketa loolbarabarani. Ore sii enkwetata oo ngarin, aa tenekwet engari alusoo enkwetata nanare te saa naa kelelek eyau olbuket. Ketii sii ilderefani lemera makini erewita ingarin naa kelelek eyau ena ilbuketa loolbarabarani.

Ore enkare naa enkishui. Keitumiai enkare too nkaulele aas intokitin kumok, arashu keutimiai iltung'ana enkare aas intokitin kumok. Kore enkare naa keitumiai too nkaulele te yierare, te enkitukuore, oo sii keoki enkare. Keitumiai sii enkare too mukuntani aitubulu inkaitubulu pee eitayu ilg'anayio. Kepuo iltung'ana aayau enkare too reyiet enapita arashu egira aitumia isirkon oonap enkare.

Ore isinkoliotin naa keatai isinkoliotin le opa neatai sii isinkoliotin le kisasa. Enyor iltung'ana isinkoliotin le opa tenarishata, amu keiteng'en iltung'ana imbaa kumok orkuak, naake eyau sii emuruna. Kore sii kulo sinkolioitin naa keata enkipirta ashu embae nagira aitabaiki iltung'ana.

Ore enkiguran, naa enetipat te biotisho oltung'ani, amu keineneng' osesen. Keatai inkuguratin naasha pasha , aa earata e mpira enkwetata, enkirupore aa swimming te enkutuk oo lashumba, oo nkulie ake kumok. Ore enkiguran naa keitiship iltung'ana, naa keyau sii naboisho tiatua olosho. Keidim enkiguran ataa enkoitoi natumie iltung'ana iropiani, aa keatai ilaiguranak ookwetitaa arashu otaara empira ometaa neisulutono tolosho le Kenya o sii te seuseu nalulung'a.

Esiai o iloibor, ore opa too ilarin loo tulusoitie, aa tolari le nkalusu nabo oo iip intomoni isiet ompaka olari le nkalusu nabo oo ntomoni naudo, neetuo iloibor atua olosho le Kenya, nepuonu neibelekeny eneiko iltung'ana tenemanyisho, nepuonu sii neyaa ilchambai loltung'ana. Keidurieki opa teina rishata opa ilmaasai, aitayu te Nairobi neyai inkwapi napaashi paasha aa inwuetin namanya ilmaasai tenarishata. Ore opa too nena rishat, neata ilmaasai oloiboni, keatai opa oloiboni Lenana, neatai sii oloiboni Mbatiany. Ore Mbatiany neidura opa alo olosho le Tanzania, olmaasai oomanya saai Ina kop. Ore oloiboni Lenana neleku tolosho le Kenya ilkulie maasai. Keinosa opa oloiboni Lenana olmumai tenebo o iloibor, pee eishooyo ilchambai terishata naje, naa ore pee elusoo Ina rishata, nenarikino opa neshukunye ilmaasai aaya ilchambai lenye.

Mee lazima pee elo oltung'ani sukul pee eyiolou aitumia mpesa. Ikidimi atutaki eninko pee iriwa arashu pee intayu iropiani te mpesa ino, niyiolou.

Ore biashara, naa enetipat amu, enkoitoi nailepunyeki uchumi olosho, naa enkoitoi si natumie iltung'anak iropiyiani, naasie imbaa, napashipasha temaisha. Ore irmaasai, na kemir isaen, arashu irkarash, arashu kulie tokiting ake eripare, amiraki iloiboor, osii iltung'anak omanya olosho le Kenya. Ore intokiting oshi namir kulo maasai, naa imushipini, inkoipilani, mankek, isaen lomatuan, isieren naripa orinkan, onkulie ake tokiting kumok.

Ore elaata e ushuru, naa enetipat amu, kidim serkali anoto iropiyiani nalakie ilaisiaiyiak lenyanak, na kilepunye si enabae uchumi olosho. Keetae oshi iltung'anak, omanaa asotu ushuru, tontaoni, na kelak si iltung'anak ushuru ,eimu nkoitoii napashipasha, ah ata tenelo ninyang'u entoki tolduka, na ilak ushuru.

Iropiyiani. Ore iropiyiani, naa enetipat tenkishui oltung'ani, amu, ore iropiyiani, na itumiai ainyang'u intokiting napashipasha, enaa endaa, inkilani, nilak si enkaji, na idim si atabolo biashara. Ore iropiyiani, naa kilepunye uchumi olosho. Keetae inkoitoii napashipasha, naidim oltung'ani atushumie iropiyiani, akidim oltung'ani atushuma iropiyiani te m-shwari, arashu, kidim oltung'ani atushuma iropiyiani tebenki. Keetae si M-PESA, ah enkoitoi naitumia iltung'anak airriwaa iropiyiani, arashu aitayu iropiyiani tesimu.

Idorropu tenebo inkorroki olomon. Ketii inkiteshenini napashipasha otivini tenebo si noredioi, atua olosho le Kenya. Ore kuna kiteshenini, naa keliki iltung'anak taarifa, pee itayiolo ninche imbaa kumok napoito dukuya tolosho le Kenya, osii teseuseu nalulung'a. Keeta si kuna kiteshenini inkipindini napashipasha, naitamok iltung'anak imbaa kumok emaisha, enenkisuma, arashu kulie ake tokiting kumok.